Pur en tich ma osepidho ji mang'eny kendo itime eyore mopogore opogore kaluwore gi aluora ma ng'ato nitie. E aluorawa, ji kwongo rito kapok ochopo dwe mar ang'wen, to gidhi e puothe, to gidhi gibeto puothe kendo giwang' yugi. Ka gisewang'o yugi, to gidhi to gikawo dhok gitero e puodho to puro maber kagirito mondo koth ma dwe mar ang'wen chak chwe. Ka dwe mar ang'wen osechopo makoth ochako chwe, ji komo, kaji osekomo to irito bang' dweche moko kata jumbe moko to ichak do. Kose do, tirito ndalo mag keyo kosechopo. To nitie jok matime eyo mopogore, ni gidoyo diriyo. Doyo mar ariyo iluongo ni wiro. Koro nitie jok ma wiro to nitie man jok madoyo dichiel. Koro jok mawiro iyudo ka ndalo magikeyo puothjegi pod ler. To jok mok owiro puothegi iyudo ka ndalogo ok ler ahinya. Omiyo kosechopo ndalo ma osetiek wiro, tirito matin to ji chako koro tich mar dhi golo cham e puodho. Kendo mano e kaka ji timo tich mar pur e gweng' wa, kendo e aluorana ma antiere. Ji thothne timo tich mar puro bando. Mano e gima upuro ahinya egweng'wa.

Mae imoyo ring'o. Ong'onjgi matindo tindo mondo chieng' odonji e igi maber mondo kik bed kumoro machieng' okodonjo kendo motuwoyo gi maber. Imoyogi kamae mondo inyal kan gi kuom ndalo mang'eny, mondo onyal ketgi kendo okan gi kuom ndalo mang'eny kok gikethore. Ring'o en chiemo ma ji tiyo godo sana, sana sana,e gwenge machalo Turkana, kwond ma Jomaasai odakie kata jok makamago. To kata e piny Kenya duto te, ring'o pod ji tiyo godo. Mae en yo ma ikanogo ring'o, to kendo inya kete e tieng' mar kano ring'o e yo machon, nikech sani ji tiyo gi gik machalo frij, gi gik makamago mondo gikan ring'o. To e thuoloni, ma kotigo to koro inene ka gima en gima nitiyo godo e tieng' machon, ok e tieng' masani. Tikano ring'o hama mondo ring'o obed ndalo mang'eny kapok okethore, kendo kik obed gimo fundore manyalo dum, ma kata ka ng'ato obiro ni dwa chamo, to tame chamo maber. Koro ma e gimomiyo ikawo ringo, to be ok oluow gi. Iketogi mopogore opogore, mondo gituwo maber.